En yu kegere ngwondut tugul. Kigere Africa, kigere Brazil, kigere USA, kigere Europe, kigere nibo Asia. Koborwech olenamndo ng'weny tugul musongnatetab kasari. Kampunit noto nebo Jambo Pay ko kakonekten Kenya ak Ghana, kopor kole lupanet kotot ilupan rapinik en ngwondet tugul. Tot ilupan rapinik kongete Kenya agoi Ghana anan Kenya agoi USA, anan Kenya agoi Brazil, anan Kenya agoi Europe, anan Kenya agoi komosin bo Asia. So ibaru kole tot ilipan rapisiek eng ng'wony tugul.

Inoni ko ko compression testing machine. Kitestenen kimnotetab semendi che koboisien en tekset. Yon moche ketech kot inginia, kotesteni kole quality nobo tuguk choto kiteksen, semendi che kagemigisen ak konai kole ii imuche kogagen.